En pichait ni okere en yuu okere biik oeng chii agenge ne muren ak kwony agenge nekalach ngoriet nebo oldoisiet. Okere kora bandek, peanskik ak amitwogik alak chekakiyum en kinuok cheboru kole imuch kioldoo amitwogik chuton. Bichu koboru kole icheket koyoe boisiet nebo aldaet ab tuguk asikonyorchigee icheket rapinik anan konyor icheket tugun chemuche kotoreten gee atkai tugul ye sobtos icheket

En pichait ni okere en yu okere amitwogik chekochobok chekokinde sanit che choton ko muchelek ak peansik chekakikarangan komie. Olekichoptoo muchelek ih icheng'e soburiet ak icheng kwenik ak kibiritit ak ilal maat. Olekalal maat inde soburiet maa ak ipimonji beek kotiengei muchelek chetindoi anan chemoe ichob ak ikany beek chuton tor ko chumukonso olekait inde mwaita ak itesyi chumbik ak irongyi any muchelek cheketinye ak ikany tor kobek beek choton oleboru kole koruryo muchelek choton. Ko peanskik itile nyanyik anan ko kitunguik ak ibel mwaita en soburiet ak inde kitunguik chukan ak ikarangan ak itya irongyi peanskik choton ikelkel ak itesyi beek kidogo ak ikany tor kochumukonso oleboru kole kakoruryo.

En pichait ni okere en yuu okere ng'ororik chetuen ak chelelach ako en taban yuton kora okere matosiek chekakitech. Kit nenyone metinyun inoker pichait ni okere ole imuch ko komii boisiet nebo aldaet ab ng'ororik en ireu anan ko nganasani ko elekikitaban ko elekiboen ng'ororik asinyokoker biik chemotindoo anan chemomiten nganasok kwak.

En pichait ni okere en yuu okere ngokenik chemiten koamisie en kot nemenye olekinetitoo chito akobo boisioni konyolu konai inendet tuguk cheome ngokenik ih, nyolu konai olekiriptoo kot nebo ngokenik ih asimaimuch kobit lola chenyokoame ngokenik ako nyolu kora konai kerichek chekiboisien atkai tugul kanam lola ngokenik asikimuch kinyaa ichek. Nyolu konai kora kasarta yekakoyam koshep ngokiet anan kakoyam kolok ak olekiriptoo ngokiet tai kokeeny arek alak nyolu kora konai tugun cheome ngokenik komomiten anan komoimuche koib mionwogik en ngokenik.

En pichait ni okere en yuu okere ng'ororik chemiten olerue, boisioni kobo komonut missing en kokwetnyun amun boisioni kotoreti chito konyor chego atkai tugul korip ng'ororik chuton ih akonyor kora banyek atkai tugul kamach bendo inendet komuche koeny ng'ororik chuton. Boisioni kora kobo komonut en chito aketugul neyoe boisioni amun imuche ialde ng'ororik chuton inyoru rapinik olemuche iyaen kit nemoche rapinik chekenyoru koyob ng'ororik chuton ih anan kora imuche itesen boisioni kot imoe ites boisioni koeet.

En pichait ni okere en yuu okere maaanik chemiten en ndoit kit neboru kole chii nekayum maaniik chuton koyoe boisiet nebo ripsetab ngokenik oleimuch inendet konyor maaniik chuton ako maaniik chuton kobo komonut missing atkai tugul amun imuche iam maaniik chuton koik ingwek anan ikonorchi ngokiet asikomuch koshep yeit kasarta nekamach koshep ngokyet sikokeng'un arek alak ako kora imuche ialde maaniik chuton inyoru rapinik olemuche itesen boisioni

En pichait ni okere en yuu okere boisietab minset ab tuguk chekiome, okere logoek chekakimuch kemin en yuu. Olekiriptoo logoyayat asikoit koit kasarta ne kanyor logoek chekiome imine komie ak ibite atkai tugul kosich logoek chekiome asimaam tiong'ik anan ko taritik ako olan ming'in kora logoyayat iribe matkotyech tiong'ik alak cheechen anan ko biik asimaimuch kong'em sobetab logoyayat. Okere kora bandek elenyolu irib bandek isemberchi ak ikany kasarta nekait koseng'eng koron akoi kasarta nekaam koit koyomyo olekait kebut ak inyekonor en go amowech ropta

En pichait ni okere en yuu okere biik oeng chemiten en mbar nebo mosong'ik, elekiyoitoo boisioni imine mosong'ik ak inde mbolea tuteno ak ikany akoi kasarta nekait koeechekitun mosong'ik chuton anan kosich mosong'ik chenyerioti metoek ak ibe maa kotatun koyomyo. Ak kasarta nekoyomyo imuche ibir ak iib mosong'ik chekenyoru ibeng'aa en tinga olemuche inyoru busiek chenyoitestoi bandek ak ikwany anan ichoben rongorik oletoretin iam anan ih ichopchinen look kongorik

Tukuk chemile bik inoker en pichaini kolai nishwek chekoen chebo kitunguik chekaba lain, ak okere koraa baibuishek chekosiben en tabanut ab kitunguuik chutok okere koraa ole koibur koik tulwet ako kitunguik chutok ole koibur ko koibur kosokityoo leu ne iboruu kole mokirib anan monyor otebet nekararan ole miten en imbar.

En pichaini okere en yuu okere lokoyatab mananas nemii en kwenutab imbar koteseta korutu anan koture en imbar, olee kikonorto lokoyandaniton bo mananas, ikonori en elekaran elemo kitwoetwoe akoi kasarta nekait korur olemuche iwai baleliatab barak ak iyam mananas inoton.

En pichait ni okere en yuu okere chii nemuren nekobut ngwek akonam en eut olekinetitoo chito elekiyoitoo boisioni ko nyolu kinet inendet elekikoldoo beek ab sukuma anan ko saroch spinach akoi koit kasarta nekimine. Ak kora nyolu konai inendet kerichek chekiboisien kebiten ngwek chuton asimaam isirek yemiten en mbar ak kora konyolu konai elekiriptoo ngwek chuton asimaam ngokenik anan koam okot tuga en mbar.

En pichait ni okere en yuu okere biik oeng muren agenge nemii kopimoni kitunguik en moshinit nekipimonishen ak kwony agenge nokong'urung netinye bakit ako eut nyin koboru kole kwou kitunguik en ng'weny cheimuch kokomokyingee inendet. Kit netesetai en pichait ni koboru kole ireu komuch ko ndonyo anan ko ketesiet nekioldoisien elokere kitunguik chekakiyum en kinuok ak alak kokokirongyi ng'weny oleimuche ikwou chito kitunguik chemokyingee anan kioldeun kitunguik chemokyingee kotiengee rapisiek chetinye en sait noton.

Eng pichait ni akere maingosiek chekiboen sekemik chemiten en kap ketin orit otindonik chekirakas akobo boisioni bo baetab sekemik bo kamanut msisng amu imuchi inyorchigei kumik koyo sekemik ole chengote koee beek eng taptok anan ketik alak tugul chebo chetinye mauwek asinyi kochoben kumichuton akoyekachobok kumik chuton imuchi inemu kumik anan iamu kumik chekochop sekemichutok akialde ole imuchi inyorchigei rabisiek cheimuchi iboisien atkai tugul anan itesentai boisioniton kora.

eng pichai ini agere chito aenge ne kakotele eng ng'uiny ak chi age ne kako telel eng traktek parak trakret nito ko traktet ne ki ng'ae ngano anan ke kesee ngano aita tugul ole kago rurio agere kora magupeth ne kakeita ng'uiny , traktet nito ko rang'u tukuk che kakekess , anann ro'ngu kesutik che kakekes eng mbar, ako agere kora karit akere kora tuga neparu kole chi nebo mbaret ni anan chi netelelie yuu koyai boishet nebo temishet eng tuguk chemite mbaret nyi ak tuga kora chebo inendet eng mbaret nito

En pichait ni okere en yuu okere kimiet nemiten en sanit. Olekichoptoo kimiet, ing'oe bandek asinyoru busiek ak ilal maat ak icheng soburiet ak ipimonji beek kotiengee busiek chetindoi en sait noton ak ilal maat ilal beek choton bokochumukonso olekait inam irongyi busiek ak ikwany tor korur kimiet. Olekorur kimiet imolu en soburiet imolji sanit netilil ak elekeimolu imuche iam any kimiet iamde ingwek chekechob anan tuguk alak tugul chekomiten taban asiib chekemoche iamde kimioniton kechobe.

En pichaini agere in, agere marakwek che miten en imbar che kagimin. Ngomnatet ne makyinige en boisioni bo minsetab marakwek, konyalu unai kasarta ne kimine marakwechuton. Nyalu inai boroindo ne kibole lainisiek anan keringoik chekiminjin marakwechuton. Nyalu inai kora agobo betut ne kisemberchin marakwechuton. Olemanyalu isemberchi ole imuch koilso. Ak korony ngamnatet age, nyalu inai kerichek che kipiten asimanam isirek anan kwam tiongik en imbar. Ngamnatet age kora nenyalu inai agobo marakwek ko atkai tugul olan kariput ii, konyalu ole konoren, ole kararan. Ole maimuch kwam susurik anan kwam murek en komiten en chago.

En pichaini agere boisiet nebo minsetab marakwek. Ngamnatet ne kimakyinge en boisioni, konyalu inai ole kiboldo lainisiek anan kegeri. Olegigerertoi lainisiek che giminjin marakwek chuton ak boroindo ne kimakyinge. Ngomnatet age kora konyalu inai kasarta ne kisemberchin marakwechuton. Nyolu kora inai kerichek che kipiten keteren mianwogik anan keteren simaam isirek en imbar. Ngomnatet age ne kimakyinge en boisioni, ko olekigonorto marakwechuton atkai tugul ole kariges. Ole nyalu igonor en olekararan olemanyo, ole mamiten susurik anan mamiten murek che umuch kwam marakwechuton olamiten eng kasarta ne kagigonor en ko.

En pichait ni okere en yuu okere isagek chekokisemberchi chemiten en mbar, inoker boisioni obwote olekiyoitoo boisioni elenyolu inai kasarta nekisemberchin ak kebutisyechin ngwek chuton asikomuch koruryo anan komanam isirek. Boisioni kobo komonut missing amun imuch inyorchigee ngwek cheome atkai tugul olon imokyinigee. Kit age nobwote en boisioni abwote kora ole imuch imin ngwek chuton en chong'indo ak imuch ibut asibealde en ndonyo olemuche inyorchigee rapisiek cheboisien atkai tugul.